En gaa en olabunu ko Chang bik chesome chepkondok en simoishek chwak Kou Zenka loan, Tala loanak korik alak chechang kosame rabinik amun arabinik chuton kongisom kogonin kasarta nenywach ako kasarta koraa neigere Kole kararak koraa sikesiki kewekta rabinik choton en kasarta nemakat Akira rabinik chuton kobwanen ak rabinik Chemiten Barak akomakiimegei AK chi ako Nebo iliboni kityo cheimuch kogonin rabinik alak en kasarta nenyumnyum Mau yangewee taon Isom loan ana Isom chi rabinik soimgei twan

Engerenyun agere Koba kamanut kisher ab soyet koraa ako ayani Kole tareti en ripset ab rabinik guk akomamuch kometi rabinik guk amun en sikechop korik Chuto anan sikechop ? Muswaknatet kolasima konyor kayanjinet Koyab serikali anan konebi county ako Ribe kora benkit neon Nebo Kenya korik Chuto anan ningobetyo rabinik ko much isirte barwet Anna iwe benkit non iwe ikochin lalamishi cheguget sikosubun rabinik guk en serekalit amun icheket cheikotoi leshenit ako icheket koraa chekede Kole kailuban rabinik choton amatkokaito en ?k osir kiwango Kole kikokon serikalit ?

Rutet ap ngokaik anan kaetet ap ngokaik si kopit kolakcha ngokaik anan si kotak kele echen ko makararan amu kerichek che kipaishe ko menae ile ititaat anan ko ma ititaat. Nguno ko mayani poishonitok, kaikai iam chi ngokiek ap kikpkaa matiny kosakitat iam kou notok amu natindai kerichek alak tugul che imuch koip kaimut eng' portong'ung'. So makararan poishonitani amu kiteschin tugun che makararan en sapeng'ung' ako much koip kaimutik eng' yun po let. Kaimutikap porto anan ko miando ap porwek kou isiryat ak tuguk alak che makimuch kenai kole ipuch kerichutok anan ne ne ipu.

Eeh, pa kamanut poishet ap kechanjan lagok che tinye kenyishek muut ak korek amu nitok ko tareti kekirinda mindo ap Polio ak mianwek alak che imuch ke kirinda. Nguno ngeip chanjananitok ko kekachi porto kokimit. Nguno ngo tuya mianotok ak lakwet ne mining' ko kikochop porto tetutik che paryei mianotok asimemuch koim lagwet anan ko kachi mianotok. Sansana ko mianwech chepo virus che kirindai kou Polio. Polio ko konu komeya keliek anan ko kachi kaimutik ap lagok kopendat anan ko ng'alalsa

Ngoroik che kikisir ko kali amu kakepaishe rangik i, kakepaishe winek anan ko usit kenape ak kechoran tuguk che kararanen eng' shatit ko ite kasarta ne koi amu kapaishe chito saishekchik kopwati kioton chorani. Ako choran ki ne kararan eng' konyek ap chi tugul. Ko kali kosir shatit age tugul ne kakinem eng' faktori kityo ak kealda. Nguno imuchi inyoru ipkesir ng'alechotok tugul ko pa aliet pokol somok pokol ang'wan pokol. muht kesir notok ineteke, amu cham kepaishe kele, kiite letaishek ata eng' shatit. Ko notok ne yae koek kali kosir chun ma kisir.

Poishoni ap plastik anan ko tuguk che makimuch kepaishe eng' kurgat che wirtai piik eng' orwt komuch koip kaimitik ap tililindo amu kere peek ako ng'eme peek amu plastikishechutok ko tindai kerichek che makararanen eng' ainet anan ko samakinik. Si kecher piik kemuch kele kakitoi kampein anan ko ng'atutik che len nggipaishe ki neu plastik anan ko kartasit iwekte asipkeketchi kechop komye ak kelipanin rapinik. So nitok ko tareti piik koum palstikishechotok anan ko tuguk che imuch kokon kaimitik eng' tililindo asikelipan pichutok. Age kora komuch kechop ng'atutik che kimen eng' aldaik ak piik che paishe plastikinik ak kartasishek chepo plastik. Amu nitok komuch korip pichutok ak koker kole kapaishe kartasishechutok anan ko alda kartasishechutok eng' oret ne kararan.

En Kenya ketinye kambunishek chechang chetareti mengik ab Kenya yangabit nyasutiet Kou st Luke, st john AK chekikuren flying Doctors ako flying Doctors ko daktariek Chu kobaishen indegeit ? Josibtaen Chito nyasutik kobaishen kamasta agenge AK kamasta age koniton kotareti koit Chito sibitali en chakinet sikonyor taretet en kasarta neyamat

Pa kamanut kende tuga alamok si ko ni kotaret kenai kainet ap teta anan ke nai kele kikisiche teta auya, pa ano, ako kikonyor chanjanet neu nee. Nitok ko tareti si maki chunchun tuga amu tuga che chang' ko kergei anan ko tuga che chang' ngap kopetia anan keker tuga. Ko nitok ko tareti sike nai amu kakikachi kainet ak kikachi tugun che chang' che much kenai kele pa ano tanyitat amu nitok ko nyone ak nambet ne ui kenyor eng' komasta age, ako nyumnyumitu eng' kaptindet konai tennyi eng' chakchinet anan ko kiakikchik.

Ngolipan kastomayat rapinik che ng'ering'en korok si kopit kiyakchi karit ana keal karit eng' pitanin alechini kopit shida kidogo amu kopit kaiinet ap gei eng' Port nepo Mombasa, amu eng' nga'lek ap aisirut lakini kimi ketyeme kelipan aisurenotok i, si konyo karig'ung' si nyilipan rapinik chun kang'et amu nyukowegun faida nemi parak kosir awekun rapinikuk asipkealdaun karit ne ma kararan anan lo ne tindai kaimutik che chang' amu kariit ne nya aldaun komi parak alietnyi ako paishe komye matindai kaimutik alak tugul amu kariit ne kaale kong'ete pitanin ako punu melit.

Trelait i atian kora ko kikipaishe kelae rurutik ap imbar kou pandek i, viasik i, postiniik anan ko tugun alak tugul chepo mbar atian kora. Kopate petushechu ko kokepaishe trelait kelae takatakek amu akere kelae , keume takatakek che kakium eng' sandeshek anan ko taonishek si kopiit ip kewirta eng' ole makat. Ko nito ko ki kokon walet ap kasitnyi amu kingo ale kapatindet ko kolae rurutiik ak minutiik ap imbar atian kora.

En yuu agere kandoindetab lemek nekinaat ko Lwanda Magere. Ko Lwanda Magere ko ki chii nekibo komonut missing amun ki inendet nekindochin lemek koboryen koborye chumindet nekikan koib mbaronik kwak. Lwanda Magere kora ko ki chii nekibo komonut amun ki inendet kokikandoindet ih nekimween chitugul kaplem ih en koimutik alak tugul chekibo kandoinatet. Chichiton kora kokitoret kabisa kowon chumindet ih amun kiwek mbaronok kwak ih ako kiwek um kiwek kibagenge nekibo lemek en kasarato

Sotab serikali ko ki ne pa maana ako ki ne pa kamanut missing' amu nitok ko tindai kasishek tugul ,tundai kasishek che terterchin chemi emani ako kikinde yotok sikonyumnyumun. Ngichut yotok inde kainautikuk ak ichop g'alyot nepo ung'at i si kosikchi ichut yotok. Ko ngichut yotok imuch kasiit ne imache anan icheng' kasit ne imache ak inyoru eng' kanyumnyumet. Nitok ko kikotaewt koip tuguk che chang' kopwa komasta agenge ako mami makornatet anan ko ki nepa ung'at eng' yotok.

Kolseet ap pamba ko ki kiit ne kikararan missing' keny i, kopate kingonyor kaimutik che chang' kapatiik ii, ak peit nemi ng'uny i, ko mayor kapatiik melekwekwak akopa kolsanitok po pamba. Nitok as ko koyai koputya kampunishek ap pamba ako matukomuch kapatiik kotestai ak kolseet ap pamba amu kimakokere komi faida age tugul eng' kolsenywa. Ko kaikai chi ko kol peek, ko kol nganuk anan ko chaiik amu chotok che tindak rapisiek eng' kasaritak kopate nda king'eti anan ketai kora kieet aliet ap pamba amu nitok kotareti kapsa eng' chopet ap ngoroik i, komuch kapsa kotukokol kapatik kokol anan koeet kapatishet ap pamba eng' kasari amu matinye tuguuk che chang' che makat ke paishe ako mi ng'uny aliet ap tuguk che makat kepaishe eng' imbar.

Taoni no en Kenya ko Chang taonishiek Kou Nairobi, Kisumu , Eldoret AK Nakuru kobaten taonit ab Eldoret konyumnyumun kemeny amun mingonyalet ab sober en oloton amun Chang amitwakik mi bek kora akomabetos bek ako nyumnyum en chi Neu Ane inguni ngunon sit gaa akawege amun Malo gaa en yoton koraa ko tuguk tugul chebo serikali chamakinik geitaonishek Chun alak bitu koraa en Eldoret amun mite kikoig city ako tukug tugul nekatawendi achenge en Nairobi komiten yuton akomi alet ab Sabet akumuch ayai tukug tukul chamakinigei kikoet koraa koroshek komie mi ofisisek ab serikalit tugul ako kararan kabisa Eldoret kemeny

En ane kerkong'et ap korokta ko kerkong'et ne ititaat amu nitok i ko kere kong' kipsomaniat age tugul amu ingen kole ngo lel anan ko yai ki age tugul ne me supi ge ak ng'atutik ap sukul ko korokta. Ako korokta nitok ko makat ko yeik chi ne ititaat kou mwalimuyat ne ingen kasinnyi ne ingen kole korokta ne tia ne makat eng' kipsomaniat si kora matkoip kagotunoshek alak tugul en kipsomanianotok amu ngot ile keon lakwet kowa gaa ko kepet saishek che chang' che katu muchi kopaishe sainotok kosomane anan ko tes ki ne ka mukongen eng' sukul. So, korokta ko kerkong'iet ne kararan missing' eng' sukul amu nitok ko maipe kasarta ne koi ako inyumnyumi eng' mwalimuyat anan ko kipsomaniat kasartanywa si kotestai kosoman kokakonyor kerkong'iet nyi.

Chuleet ap porto ko ki nepo kamanut eng' kipkosope, amu nitok kotareti koek sawa portobap chi tugul. Ko ki ne chule ko keai masoesi, kelapat kila, ako kepa gym anan ip keyai masoesi che kimen amu nitok kotareti porto kokimit i ako ista mwainiik che chang' eng' porto.

ngiimil chii kibandet iih kolasima kogoit kenyishek taman ak sisit iih ak tyoo komagat itinye kipandet ab sigindet nguung iih anan ko sigiguuk twaai iih , otyoo ibenyoru chief kosiruun barweet chief iih oot yoo iib kap district comissioner kondeib kap district comissioner ibigoitee kouneek iih kouneek guuk iih anan koo fingure prints konebo kageib kouneek guuk iih igenyii en kasarta nenwaach kouu arawet agenge omuun ibkechobe keib directorate criminal investigation keib kila gitu atyoo keibuun aany kiit nengunget konyogegonin identification card nengunget sikobeet iih iwenddii eeh kappolis iih ibisiir kiit negigureen um eeh um abstract anan koo occurence book sigosirchi konoisechi obisaek ab polis kole kiibeet kitambulisho nengunget sindobitu kii agetugul keboishen kitambulisho nengunget iih kongen bichoton kole kimotinye inok omun kingoibeet konoton atyoo itouu um icheng agee omun iwendii huduma center ibiluban rabinik chetutugin iih aktyo kechobuun identification card nengunget

Ee bokomonut ee boishetab imbirok ee chetere mat konyor chi moet anan konyilosindo ak kotoreti koraa mat konyor chi miondo nemuch kenyor, chi yon kayai chomiet niton kotoreti kokirindoi mionuokik ako toreti koraa en banganetab sikishet imuch kobangan chi sikishet koboishen kerichechutok ii anan ko mbirochuton ii amun ngomoche chi lagok oeng anan kosomok ii komuch koter lagok chechang ii mot konyor lagok chechang.

en yuu ogere chepyoseet nebunu masaai ak kalaach ingoroik chebo masaek iih ak cheptonyin um ogeere chepto nenyin kotok koeet iih agoo nitoon koo kasarta negararan en kameet iih kotoi koneet lakweet nyin olegimengdoi olegiriptoo tililindo ak olegiriptoo konyiin en betushek chemii tai niton ko kararan akobo komonut omun nito kotoreti sigiik um eeh kocher tibikkwaak anan koo metiny olegiriptoo boisheek kwaak anan koo olekiriptoo korikwaak